Mani iluongo ni buru. Buru iyudo ka yien osechuaki orumo. Joluo tiyo gi buru etede alot. Itedo kode alotni ibude, bang kosebud buru, pige mobudnoero itedogodo alot. Alot makonyo wa e ngima. Joluo kende nyalo tiyo gi buru ka giloso godo ute mag lo. Gikiko buru gi lo ma gidwaro godo loso go udi. Buru keto ot bedo maler gi lo cha kose riwe godo toketo lo odlo no bedo maler. Ka ot ineno to ler. Joluo kata nyalo tiyo gi buru, ikworie alot. Alode wa mipidhi magipidho e gine e puothe gi. Gikuoyo buru no mondo ogol kute matindo tindo manyalo bedo ni ketho alot. Alot ma gipidho e puothe. Buru kendo inyalo ti godo kikwore e od gwen kumane gwen oninde mondo gol chiedhe gi mane gipielo kane eyo mayot ka ng'ato yueyo odno.